Rĩrĩa ndona ũũ, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ atĩ, hena mũndũ ũrathiĩ kũruta mbeca ciake, thĩinĩ wa macini ĩrĩa ĩtagwo ATM. Arĩyo mũndũ athiaga, agekĩra kana akaruta mbeca ciake, akĩgerera kandi ĩrĩa ahetwo ni bengi. Macini ĩno ndĩra hitaji mũndũ wa gũtungatĩra ũrĩa ũraruta mbeca, nĩ ũndũ mũndũ aikia kandi yake nĩ ĩkũmũteithia kũmũria kĩrĩa arenda. Na nĩ ekũhota gwĩtungatĩra we mwene agĩteithĩrĩrio nĩ macini ici cia ATM na akahota kũgĩa mbeca ciake, na kũinũka nacio. Mwena-inĩ, kwĩna andũ maroneka ta marĩkĩtie kuoya mbeca ciao na nĩ kũinũka marainũka. Na angĩ maroneka nĩ ehĩtũkĩri nĩ ũndũ macini ĩno ĩĩ mwena-inĩ wa barabara. Koguo ĩ hakuhĩ na harĩa andũ marahĩtũkĩra.